Aneno aneno nyathi manyiero kendo en gi mor ahinya. Mor neni nyalo biro kaluwore gi yore mopogore. Mokwongo aneno ka tiende oketne tielo ma nya sani tielo manya sani oketne nikech ne oyud masira to masira no nomiye obedo ng'ol. Bang'e kosebedo ng'ol tochomne tielo manyien manya sani tielo no nyalo kone e yore mopogore oogore nikech sani aneno konyalo chung' maber kendo kata onyalo wuotho. Mano emamiyo obedo gi mor ahinya . Mor no nyalo miye obed maber gi osiepege nikech ebe onyalo wuotho kaka osiepe ge mamoko.

Uso konyo jii eyore mopogore opogore kendo konyo la loso ngima mar ng'ato kata bero ngima mar ng'ato. Kwang'iyo e picha kae waeno mama mauso nyanya gi kitungu. Nyaya gi kitungu gi kouso tonyalo konyore e yo mopogore opogore kaka tero nyathi e skul kata konyo gi loso gik moko mopore. Picha mar ariyo aneno mama man gi nyathine kend gibiro nyiepo , nyi gik ma ginyiewo ginyalo konyore go e tedo chiemo ma ginyalo chamo , .Kendo kopo ka ginyiepo to pesa ma ginyiepo no nya konyo jau jauso eyore mopogore opogore. Mano nyalo konyo loso ngima ma dhano kendo kelo dongruok e ngima e ngima dhano e yore mopogore opogore.